ka aneno dhiang machalo kama, aneno ka en dhaing kod nyathine madhoth to dhiang machalo kaka ok en dhiang magolo chak mang'eny mano biro e pacha kaneno ni japur dhi mana yudo nyathi dhiang to chak to ok odhi yudo mang'eny, koro e piny masani tigombo ni kaber to wangiew dhok mag gredi mondo wayudo go yuto makare ,kipidho gimoro onego bed ni omiyi ohala, omiyi chak nikech imiye chiemo ,chiemo no kimiye to idhi yudo chak to chak lokre pesa to ma emaka intiere godo to en dhaing ma nyachon to ngima tinde olokore koro ,mano biro e pacha ni kaber to de abed wuon go to aloke akaw go machielo manyalo miya chak mang'eny kendo ayuto kuome